Gima onego itim mokuongo en rwakri maber. Kidhi e nyasi moluor kuma ji nitiere jogo moluor to onego irwakri maber. Rwak law ma oumi maber. Ka in nyako to rwak law ma oumi maber, to ka in wuoyi kik irwak lewni ama longe moko ma ma iketo piny mar nungo ni ma okgoli maber. Mar ariyo, ichopo e saa. Chop e nyasi chon ka, nyasi pok ochako niwach magi jogo moluor. Jogo moluor ng'enyne chop e nyasi chon, gitim, gigo gi ma gitimo gitimo chon e sa maber. Mar adek, nyis luor ni jok miyudo kanyo. Jok miyudo e nyasi gi gin jogo madongo, jogo ma nigi pok mopogore. Koro inyiso gi luor niwach ng'ato nyalo konyi koa e nyasi no. Kasto, chik iti moloyo kaka iwuoyo. Seche ma ng'ato wuoyo, opuonjo u e nyasi kanyo, to ichiko iti moloyo kaka iwuoyo. Ng'ama chiko ite, winjo gik moko mondi koro e ka in gi penjo tipenjo bang' kisechiko iti miwinjo maber.